Oletokchinkei rutunet ap tiong'ik ngepai anan ngonyor paet noto nekararan kotokchinkei olekaran anan koporei tokchinkei olemie sopondo ng'wan ap tiong'ik tiong'ik chongololen ane ko cheu tuka eng kaa ngepai komie teta anan ngonyor tukuk choton chemokchinkei portonyi konyone kokararanitu akoet kokimit akokonin tukuk choton chekororon kou cheko ako kora ngerip teta kerip keputchin tukuk cheu chumbik akepite asikopit komanam kerpesik teta ko kororonitu teta ole tokchinke oleipwotitoi tiong'ik chuton kopwoni kokararanitu amun kanyor paet noton nekararan anan konyor paet neki tiong'ik alak ngepai komie komie kora komie kerkei tukul paengwai

Omitwogik chebo kiagikchuk ii ko chang'kot missing, mogele oboen omitwogik sabarit agenge, oboen omitwogik cheterter kotiengen ak kiit negou teta anan kiit negou kiakyat ii ,anan ko oleu sobenyin, omitwogik choton cheoboen teta ko oboen tetanyun omitwogik choton cheu miwek soiti, oboen miwek ii ak sarek, akobutchini chumbik en gila amun mi chumbik choton cheingebutyi teta kotese chego ak kotesyi kimnotet teta, komiten kora en kiagik komi konyil chechang',mi kou tiga, kou ng'echirek, kou ng'orenik ak tuguk alak, ko ng'ogenik kora, tuguk choboen ng'ogenikchuk ii atortorchini bandek en tinga ak inyabaen amun bandek kotinye kimnot kot missing en sobet.

En baetab kiagik kobo komonut kot missing sikekere kimnotet ab amitwogik komakibaen kiagik miten amitwogik cheterter ako en amitwogik chu koterter boisionik cheyoe en bortab kiagik anan ter eleboisiotoo ter tuguk cheyoe makergee, konyolu kobo komonut asikekere amun imuch ko alak en amitwogik chu ko ibu kewelutik yon mokiker kora so kit nebo komonut kot missing ko kenai kele amitwogik chu kokororon ngot abaen ana kor koweche, kewelutik cheimuch koib ih kou en ng'alek ab kebai tuga komiten amitwogik chemokibutyin soiti kou mobek ab bandek, ndibutyi teta mobek ab bandek soiti kobose chego mochong'oitu chego so kikere kele kewelutik chono ako tebie kot konaita ko nyolu kekere komonut chebo amitwogik ab kiagik

En kokwotinwek kyok ko kimii biik cheterter ko ngemii biik cheterter ih ko tinye chitugul mbaret ne nenyin ako mine chito minutik kyik anan komii kasarta ne mara komii sherehe oldatukul mara kewe sherehe kor iitu ko kakong'et tukab kokwetnyun ana tukab chitab kokwetng'ung koba kobakoamun minutik kuk en mbar cheu bandek cheu nee ko ngobokoamun ih ko monyolu inerech ak iyai boriet. Kit nemii ko iwe kirwokindet neng'ung ak ibemwochi ing'ololnchi makoi iyai kiy aketugul kometinye chomchin ko kit nemii ko iwe akoi kirwokindet ak iarorchi ilenji kowe any tor aitu ko kakoamwon tugab kokwet minutik tos alyanen ako ayoe nee asikobit kowekgee tuguk kyuk ko Karan kot missing yon miten

Eeeh apwati kole uuetab tuga, tugap timin en Maasai Mara koipchin en etunatet emenyon amun ngeuu tuga anan kipare ngiuut tuga en timin ko nyuko nyorun choton tuguk che ko manyorchingei en timin. Missing' ko tuga ko nyalu konyoru ripset ne kararan. Ripset ap kepit anan ki pare keiun ak kerichek chotok che kararan si kopit koma mianso konyorchingei chiton amun ngomi tuga timin i ko tepie si koname tiang'ik che mata kikuitos kole nee ako tiang'ichu kotepie asiko ng'eme porwekap tuga. Ko si keistaen gei ko kiuu tuga chepo timin. Kikere kele noton any oret ne kararan kapsa si koit koipchi etunatet ap emenyon amun tuga ko tuguk chepo kamanut anan kipare kiakiik chepo kamanut. Pa kamanut en sapet ap kipkosope amun en tuguk che chang' che tinye tenyitan.

Ngelalee akopo pongonutik chetinyei kap chii koma kerkei ter ter kobwotutik ap biik eng kokwet ibwotei alak kole imuch kole kap chii kichome achek ngemeny kibakenge anan ngepurye tugul en oldo aenge kosir pokominjikei chitugul en ematunwek che terter sikopwat kou niton koamun kerei ko raisi mising kenai teset ap tai nebo chii ngemenjin eng kibakenge kosir ibakeba komeny chitugul olemachei ko mochei siko ime biik amuyochei icheng' ropisiek cheibune asikopit iwe iswe tupchengung nemenyei oleloo kosikoi kobwat kapchii kounoto koamun mi akot mising ngemenjin kibakenge amun yomochei chito toretet konyorchingei sait noton

Kerenyun anan oleakertoi pcheet ap malik koyamkei eng murenik ak kwonyik ko nyolu kepchei malik nyolu kepchechi malik laak tukul kokerkeit kerkei ngo muren anan kwony konyolu ko sikindet ko kerei kole kanyor chitugul che chechi amun kotkele kepchechi murenik icheken ko seretos kwonyik amu kwonyik en Iman ketuni akopa oldaake alakini muuch pakeseret eng oto en ole kapa kongiseret kopwote kole naan nawek kaa mara kapcheo mbar ko kor kawek kotinye malik chekikipchechi eng kongwan kotor masereti mising tor kotoretengei chote tormaseretote kopete olerue amun kipchechin sikindet kokerkeit yan makipchechi tugul kokerkeit komopurtos eng' kaliet tepie siko kolekee tepchei sikokole murenik kwonyik akolengini motinye pchechit ne ningwong

Boishonik chemokotin koyai boishek ak kwonyik kosupkee ak kipkaa eng kokwet ko netai konyolu kobendi tumdo amu ki eng keny ko kibendi murenik ak tipiik tumdo choton ko boishek ak kwonyik ko kibendi tumdo ko tam konyolu kisup kot mising tukuk chekibo kipkaa amun tinyei komonut anan kiborei tinyei kanetutik amun ngeba tumdo pakinetei biik tukuk che chang chebo komonut eng sobet ak pokenetin ngwo tumdo boiyot anan ko kwony kopo kenetei chitugul tuguk che chechechik pokenetei ole nyolu kotepto ko kwondap chito kora akine boiyot kenetei eng komostan ng'wan tukuk chenyalu koyae ko boiyot ana ko kwandap lakok komiten tukuk chenyolu koyoe chitugul kabiletnyi

Kikowolokis anan kikowalak boishonik ap murenik ak kwonyik kotesetai kependi tai anan kotesetai kosirtoi kenyishek ko kowalak anan tesetai kowolokse boishonik choton chebo murenik ak kwonyik kit neibu walet ko nguni kotesetai kibendi tai ko chang tuguk chekemetoi anan ko chang tuguk chewalakse mising saidi ko chon kibo kipkaa kou bandap tumdo ki tumdo kobendi murenik ak kwonyik alakini kotesetai kosirtoi kenyishek komakobendi kwonyik kikoek murenik icheken chebendi tumdo murenik icheken chekechomchi koba tumdo Yu amun kotopa kwonyik koipchin kakwautiet serikali noton amun kikeeshon makeyoni ra akot en serikalit miten biik anan kwonyik alak che chore koba tumdo alakini kiipchin kakwautiet noton nekim amu machamtayat

Kiit neayae asikopit koit anan sikoitchi kandoindet ap kokwet yon kakon meng'ik anan yon kakon akenge eng meng'ik rirek akopo wirtaet noto nepo chapuk eng oret nemanyalunot ko nyolu awa anendet akoi kap kirwogindet anan awo akoi koot ap chito noton neindochin kokwet amun eng kokwotunwek cho komi piik choton che kiinem piik ap kokwet kole asikopit kotelelchi kokweet eng kiy agetugul neimuch koyooksei yochei keipchi kokwoutiet neo mising amun wirtaet ap chapuk eng oret ko kiit nemakarara kiit noto nesamis kot mising amun ngewirta chapuk eng oret nepunei piik anan yo karopon akot ko kor konyokotitin peek tukuchu komokororo akoi oinet ap chito akoi oinonikan yekangoen piik peek kochoton koipu miondo nemakararan

En konekit ih komiten tuguk chekokoyaak chemile biik, miten tuguk cheu chomyet ko look ana tos barnotik chon kakoechekitun ko kokoyai tuguk kabisa chemile sigik. Lakok ko kinyoru en oret bendoti tibiik ak kiptoik konomotegee akoyoe tuguk chemochoton noton kokokomil biik chechang anan komil sigik soiti anan komil chitugul amun soiti akot ko lakok ab sukulisiek ab barak ko ngobure sigik en gaa kobore koba look bokosomonso lakini ndo kiite yuno bokoruse biik kwong'et en tuguk chekikere en lakok. Kiba alak kot komenye tibiik ak murenik en kot agenge noton komile biik kot missing.

Ei omwowok kabisa akobo betut noton nekiotoret chii anan chitab kokwenyun yekimokyingen toretet neo, ki betut noton ii ko betut kianachut sugulit noton bo barak, ko kin kogorochut sugul noton nebo barak komi lakwenyin aginee negimiten kosubwon kitagosomoni en sugulit ab sokondari, ko kingokakotar any kosomoni en yoton ii ak kosir aginee, kingosir ii kocheng' sugulit konyor sugulit noton nebo barak negikochut aganee, ko kingoit yoton ii komi betut natai nongenome ibogesiregei, ko kianee amun kichitab kokwenyun kokichorwenyun koyach oboyochi ng'alechoton koil anee nelobotote oger ole kogiyonyi, kanyor kit agetugul nemokyingen asikobit kobur en sugul lakwanotet.

Eeh kiranyoru naet nekim nekiimuch kowal ole akertoi sobet ni noton ko ele akertoi sobet ane ko sobet ap kipkosopei sobet ap inguni komochei somanet lakini makele somanet ineken asikesob ko yon keboishe chito metingung iipwat saidi akitet boishinik choton chekororon yon keibur akipwat ile iyoene karon asiasop en tai yun ko noton naet neimuchei kowal tai neng'ung'et amun makoi ibur puch akile akonye aek mokoriot akonye aketat karit akonye ateech kot akomomii kiit neiyoe ko sikobit choton ko kokaboishen ng'omnotet noton nekikonech Jehovah kipwat akepangan tetutik chekororon akot eng kipsomaninik kongen saidi mising lakini cha masoman akichek komaeku kipananok kipeen eku akot tugul mokorik ngisip naet noton

Ortinwek chekikinde anan ortinwek chekisipi asikopit kerip tai anan tesetai ap tai nepo chito eng sipitalishek inguni ing emet nenyoo nepo Kenya ko chang kot mising netai ko kikopangan tetutik anan kikotet serikalit konde koek netai kiit noton neoe sipitalishek konyor kerchek choton cheki poishen kinya mionwokik che terter kikoip kakwautiet nekararan serikali asikopit kotoret biik eng ibunot noton nepo kerichek kopa sipitalishek amun ndama serikali koip kerchek kopwa sipitalishek kotos kikoseretyo biik che chang amun biik nguni komakergei biik tugul mi biik cheimuchikei kopendi sipitalishek chon kilipani ko biik chemaimuchikei ko kikoyai nemie serikali miten sipitalishek chebo serikali chemakilipani kiy chewendi akinyorchike kerchekuk akisop

En elobunuu komiten kandoik choton chomoche akonok ak amwowok amunee ole amunee siachome. Kandoindet netaa en elobunuu neochome ko kondoindet nekikuren Victor Mandasi ngen biik chechang Victor Mandasi en boisionik kyik choton cheyoe chekororon, kikotoret biik chechang ih kikotoret okot kora kosomesan biik choton chemomuche gee siachome kora ko chome soiti lakok choton chebo sukulisiek ab barak. Tam ngemiten en rusa anan kilenen nafas non kokinech kebe gaa kobakoyumech en oldo agenge akong'ololwech elemuch kesopto en taa yuun, yekotwo kong'ololwech komokiweksei gaa kounoton ngeweksei gaa kokakonech kiy kiten akobaech. Kandoindet age ko nekibore Dennis Deno noton kokikotoretech kotekwech ortinwek en olinyon. Kowekyini kongoi inendet ako chome biik chechang lakini achome anee soiti